Ma obong', obong' en chiemo ma migosi ahinya, obong' bende en gima oktwo kata idiere oro onyuol kata higa luoro inyalo pone e sa opon inyalo pone e sa kodh chiri, en chiemo mabende nigi gigo magero del. Odongo kata kuonde ma piny otwoye kata ma koth tinye. Emomiyo en gi nengo maduong' ahinya, jomosefwenye kata mong'eye neno ni nyaka gibedgi tielo moko mag obong' e puothegi ma ginyalo pono sa asaya. Itego bende katineno notwo mana kagima odhirumo togikone ka koth ng'idho kata matin nii toseloth kendo ochako nyuol. Iteno konyo jomoko kata tedo alot, koro en olemo kata gine cham manigi nengo ahinya, eh.

Gini en dede mar ongogo. Dede mar ongogo ni dawa ne gona mbaka ni chon nichame. Ne gidhi to gikwanye mang'eny kagisekwanyo to gibulo e kendo, kendo ne en chiemo ma migoso ahinya. An e kindeno to okwachame but ne watugo kode kaka nyithindo ka walao dede mar ongogo e lum kendo ng'ao kuongo mako ongogo ng'ano ipamone, kaeto kawasetieko tugo kode to be wachako wabole mana e lum, kodhi otugo, oringo katofuyo odhi kumodhiye. Jowa masani tokti kode kaka chiemo, gijare gineo ni oken gimoro malich monego cham kata ket e mesa, to be tinde okane kaging'eny ahinya madawachi.

Ma en alot kabej. Alot kabej en alot ma migosi, mawachamo e thurwa ka. Ta alotni kang'iye, taneno ka gik moko oti e chunye, ka gi ma en gi tuwo moro kuome, kata ng'ol moro. Gi manyalo kelo tuwo machalo kama, tokang'eyo ni en ang'o. To kata kamano king'iyo oko ne, ineno ka oko ne todonga donga maber kaka alot onego chal.

Nyamburko maneno e nyimani ochalo nyamburko matero jowuoth neno lee kuonde ma lee odake. To mobede wiyegi okang'eyo kata gin askeche okang'eyo kata gin joma dhi neno lee manie raha margi. To chike mag sirikal okoyie mondo ji obed e wi gari kaka jogi obet nkech king'iyogi tineno ka gimor, to ponono garini ne en gari maringo, kochung' apoya to ginyalo gore piny magiyud hinyruok marach makata nyiero mineno ginyierono nyalo rumo to kata mana dereva mariembo garino bende inyalo kawne atua mager kuom wach motimoreno. To koponi en aena gari mochung' to agibedo abeda mondo gigo picha ni ji onegi kata gimor to onge wach mano bende ber abera, eh.

Gima neno ka aneno medruok mar geche, matiende ni dhano onyiewo geche kendo geche ng'eny miwuoro. Gima chielo manyalo neno kata mabiro e pacha ka tiende ni ok inyal chopo kamidhiye mapiyo nikech onge yoo madikal go geche mang'eny kamae nyimi nyaka iriti mondo mondo ka moro obar kuma dhiye nikech kapo imuomori inyalo kelo ajali e wang' ndara. Gimachielo bende ok jii duto manigi gache nikech ng'ama ineno ni wuotho gi tiende kato bedo ni geche ng'eny e ndara bathe koni kod kocha nikech mani koni gi moko be gin geche mag wuoth ma jii odhidho ma ichulie pesa ma ok mag jii giwegi. Omiyo kata gibed kamano to jomoko chuoyo gi tiendgi kuma gidhiye no. Mane gimanyalo wacho kaluwore gi gima neno. To gimachielo mada medi en iro ma geche mang'egy kama kelo ma ketho aluorawa kuma wadakie

Ma jang'wech miluongo ni Faith Kipyegon. Faith ni oseringo ng'weje mang'eny omiyo wamor kode kaka jokenya. Sa asaya moringo kendo moyombo to ichule, nitie nengo ma imiyo jomoringo koyombo kendo mich mimiye koyombo. To samoyombo waduto wamor iwe mana ni ne waringo kode kendo wapiem e ng'wejno mawayudo loch machal moyudono, omiyo oken ng'ama wendo e wang'wa. Gin jong'wech mang'eny to en ema ang'eye e pichani nikech asenene kitang'o wang'e kata kilando wachne e redio eh.

Aneno wuoyi mogoyo picha. Kamogoyeni chalo skul nikech aneno gimindike gi chok kanie wiye ka. Ogoyo komor, mae chalo skul ma dala, aneno ka lwe ng'eny ahinya samoro en klas mapok orumo maber, emomiyo ler ng'eny ahinya to nyathi mawuoyini to mor gi kama entie gi gimotimo emomiyo ogo pichani obedne kaka rapar.